Ore ena naa imbaa e siasa naa nnetipat esiai e siasa tenakata amu kisho iltung`anak metegelaki ate ilarikok ooyieu ninche maate. Oidimayu nitabaiki naaji ninche maendeleo too wuejitin enye.

Ore naaji eng`eno nitum tene naa keyieu naaji naa enaata ishomo sukuul nilo aisumiya esiai oo fundi kake oloo soitok. Niyieu naaji tene wueji imbaa naapaasha amu iyieu esimiti niyieu osunyai, niyieu naa nareta niasishore, niyieu sii entoki naijo tape measure pee etum ai pima ajo kebaa ewueji nifaa ashu en`doropo e wueji niyieu nishet.

ore naai eng'eno niyieu tene, naa iyieu eng'eno ooltung'anak ooji isapiyani, iloshi oodung' iwuoitin, oodung' ilchambai arashu ilooitayu iwuoitin oorbaribarani neeim irbaribarani. Neeku iyieu naai eng'eno osapiyai pee itumoki ataasa ele kasi.

Ore tenkop ang oo ilmaasai naa inepu ajo nkiek edung`ini entim neponunui aashet olkitara tena kata eeni too nkopit. Nitobiri olkitara tenakata loo nkiek oidim aishoo enkare naaji meima enoshi kata isujaa ntokitin inonok nitumoki atiika. Niaku nkiek e ntim.

Kadamu pii enkolong' naterewua areu embaisikil naa enkai ayioni atigire aing'orr, elatia naata embaisikil, neyiolo ninye aterewa namayiolo nanu aterewa, ina taa aipotunye ajoki nchooki sinanu matetema peyie atumoki sinanu anoto atayiolo erewata naa vile enareuta sininye

Ore eniko oltung`ani peyie eyiolou e siai e erawata e garri, naa tenidumunye nilo sukuul kuna naishoo enkiteng`ena erawata egarri nikipuoi tinakata aisho naa ina kiteng`ena tiatua olapa musima. Nikinchori entemata naa ore pee idim aima naa inakata kinchori ena driving licence ena naitodolu ajo idipa naa ena kisuma erewata e garri.

Kore entoki nagira aasa tene wueji naa enkaji ena oo lasirak loo lomon. Nadolita enkasirani oo lomon etii tayari naaji pee etumoki ainosun ilomon ashu eeta enkipindi naidim ataa kegira ajo pee eendelea.

Ore naa edukuya naa eji savings account naa account naindipa kuna iljumari loo pesaai, kaake indiim sii naai aingurai arashu aitau terishatta naai niata imbaa nias. Ore ena naajo fixed naa pesaai nimingusa mpaka enkata apa nitejo pee eshumi te ne olapaitin le kuni , naa mitumoki ata aingurai ooh mitingo olapaitin okuni. Naa ekeataa ena interest te shumata arashu naa te ne shumata elang enda savings account

Ore naai imbaa niyeu arashu neena naidima ataiyeu tene naa aiyolo enkarunoto ropiani niyolo erewata, niyolo eninko te ninyangu credit, niyolo sii aisoma ndokiting Niko agent number, niyolo aisoma endoki naijo stone number naai naa te nindaunye pesaai aiwithraw naitumoki taa aisoma. Neaku iyeu naai ena oltungani oaata enkisuma, oiyolo aigero lomon, neiyolo sii aisoma.

Enetipat peyie easi ena baye pee eitadamuni iltung`anak aajoki eton eetae ena moyian netii neton ake meeta em`baata. Nelikini iltung`anak aajoki peyie nkoitoi naidim atapaashie ena moyian pee metum.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa nchere eetae etiiki atua enkaji oo lomon. Neetae ilomon oogirai aajo pee inosuni ashu eetae imbaa naagirai aimaki, te nkaji oo lasirak loo lomon. Pee etumoki poki ng`ae atoding`o te redio netumokini aishooi ilo kilikuai mebaiki iltung`anak.

Eeeh ore tenakata entoki nagira aasa tene wueji naa etiiki entumo naatae im`baa naagirai aimaki. Naa ene tipat naaji oleng amu etejoki apake mme ishaa elukunya nabo eng`eno, niaku ore enikununo naaji tenetoni tenebo nishoruni in`duat napaasha nidimi naaji aanoto enkoitoi nasuji tenkaraki naaji esiai naji pee easi.

Ore tene wueji naa oltung`ani ogira aitumia computer enye neme, neitu arashu nemeeta entoki naji internet. Niaku ninye egirai autaa aajoki mmegira aasisho tenakata mpaka naa pee itumoki ai connect aa ina internet pee itumoki naa atijing`a naaji arashu aing`urai entoki niyieu naaji niyas.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa nchere kadolita ajo sukuul etiiki. Neetae emasho nagira aendelea neetae certificate nagirai aishooyo, aishooyo tenkaraki enyuata nataasa nataasa ina kerai, nishori te mbele intoiwuo enyenak.

Ene tipat naaji oleng huduma center tenemutu aa keetae too wuejitin kumok. Hoo duo naa ore te murua naing`uaa nanu neton mikiata naaku eton mikiata iyiok ena huduma center tenkop nikitii.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa njere Ingeresa neeku ninche apa oetuo aikolonais enkop nikitii ah Kenya ina, neeku ninche ore tanakata ntokiting nijo Railway ,naa lelo tung'anak napa oyautua ninche na otesheta.

Ore entoki nalotu in`damunot ainei tenadol ena naa nchere enkitesheni ena oshi natumieki ilomon aa loing`uaa nkuapi naapaasha te Kenya o te seuseu nalulung`a naa ninye oshi ing`orieki taarifa o nkipintini napaasaha.

Adoolta oloitare le enkop egira ninye airiku emwasha adolita. Egira aiim te dukuya irikure oo sekarini irikitoi egira aikagua ogwaride lenye naa ena naishoro enkanyit amu ninye olarikoni loo oljeshi te ilndungana pookin le Kenya

Adolita social media platforms. Etii Pinterest, netii YouTube, netii Instagram, netii Facebook, netii WhatsApp, netii Tiktok, netii Twitter, netii Telegram.

Ore endoki nalotu ilo indamunot ai nei nchere naa adoolta esiai oo ngera te nkaraki embiotisho oo seseni lenye. Ngera naata enkiroshi oo ngera , kulingana olarin lenye naai saa piishori endaa balanced diet pee etumoki ailepunye esiai oo embiotishoi oo seseni enkiroshi oo enkarai.

Ore entoki nalotu in`damunot ainei tenadol ena naa nchere etabawua enkolong e jumatano saa uni enkewarie, enkata oshi natii Jeff Koinange citizen TV ainosu ilomon kewarie aa saa uni taa e nkewarie.

Ore naai teneeku iting'o irkeek naa akaaidim naai atisira report aigero atejo iting'o, naa kulo naai ayieu nibelekenyi tenkata nadumia lelo keek, arashu teniata supplier lino naai otaana niindim atooshoki esimu, ashu isiraki message ajoki ena abila oorkeek ayieu amu iting'o, naa kulo mbelekenyakaki, <inaudible> aikenaa type nemekulo opoolong' ooiting'o.

Ore naaji enkisuma tene naa idim ataa ore pee itum olmuteja obo niyau eng`arri. Ore iyawua eng`arri nelotu aisuj naa ore naaji ele tung`ani liyieu niaku ning`uiki arashu otumoki ataasa ina siai. Nidim atuutaki atang`asa iyie aisuja ina king`orita. Niutaki ene woshieki emashini, enierieki, osabuni enikunaki teneelieki wuejitin pookin naaji neisuji te garri o wuejitin neejuti amu mme pookin wueji ewoshokini enkare ore atua naa pee ejuti ore boo naa ninye ake eidimi atooshoki enkare. Naiku neijia naaji inkunaki oltung`ani enkisuma, aa taa naa iyata egarri nabo naa ninye demonstrate ie awutaki ajo inji ikoni teneasi.

Ele ore taa naai esiai oo serikali arashu ina internet ee serikali pee eishum masaaini ne mayaipi oleng' ashu naa masaaini amu ilo sii ninchee aihacki system enye nidimayu oltungani anoto imbaa naai nemishaa inonok naidima ama taa kelaku ala aitumia tenewuei arashu tiotoi nemishaa naai nitaasie arashu nitumie.

Ore tene weuji nadolita ajo ereyiet ena enk'are egiarae aanang'aki arashu ewueji oltaka nagirae aanang'aki edaiki nainyialate arashu tosokoni idaiki nainyialate sanisana engaji empukai neeku ninye egirae aanang'aki ewuji nebo naaji nemeifaa peetii Kuna nainyialate.

Iyieu naaji eng`eno olkitarri nisulaki olkitarri loo nkera kutitik. Niyieu sii naaji eng`eno oldaki loo nkera kutitik natii tiabori larin matejo imeit.

Ene tipat tenesotuni takataka isulaki enoompukarei naai ... amu keetai naai intokitin naaidim .... aainosa enaa inkishu arashu inkukui, naa tenisotu sii nai aitung'ua ewuoi naai ningira aasishore, naa kasidai amu eeu nai entokitin nijo ilajang'ak eneeku etotonio mpaka neeku keng'u, neeu taa ilajang'ak imoyiaritin nijo tanakata ene cholera neaku naai kasidai tenesotuni neai arashu epuoi aapik ewuoi nebo, aitalam ewuoi naai nemanya iltung'anak.

Ore naaji eng`eno niyieu tene naa iyieu eng`eno oldakitari arashu en`dakitari kuna naaji nurses naaji naidim aishooi olkordata loo nkera aa ole polio ole tenakata olkordata yeyote loo nkera kutitik. Niaku iyieu naaji enkisuma en`dakitari.

Ore entoki nalotu edamunoto ai tenadol Etims na njere, eh esiai esirkali ena petum anoto tax enye, enelo nai neeta orkasi liasita, ata anaa ke bata oropiyiani enye na lasima peyie edung'oo ninche,e tax.

Ore entoki nagira aasa tenewei naa ketii oltung'ani, oyieu ne access services esirkali tenewei neji e-citizen, akumok isavises natii inewei e e-citizen esirkali. Ore ntokiting' nijo noo driving licence ashu eniata tax niyieu ni file naa, lasima pijing' arashu pi log in ,ena e-citizen amu ninye naa itumie services pookin esirkali.

Ore nai eng'eno nayieu oltung'ani tenewei, na iyieu eng'eno enkiremore, eisulaki enkiremore naji ene irrigation oshi naa ibukoki naa inkaitubulu nonok enkare, ana naakenyu, menkare enchan ianyu pintubulu. Iwoshoki nai enkare ah ena oltinka, arashu iwoshoki nai enkare naing'ua osilanke. Na keyieu nai ena na iyata eng'eno entoki naji irrigation.

Ore nanu ebae naitiship tenasiai, na njere tenelo pintumia enatoki nijo drone, naidim aing'urai atua olchamba lino nagira aiendelea, pa tenelo petii ng'uesin, ashu motonyik naponu ainyal endaa, nitumoki naa aterewa tena drone amu inture naa nekwet. Neeku kaitiship nai nanu ena amu itumoki naa ataa meeta ewoi olchamba lino limidolita tinintumia nai drone.

Enetipat teneeku keetae nai entoki naijo nai sprinkler ,nibukokinye nkaitubulu inonok enkare, amu keeku naa ketum anoto enkare tosai pookin niyieu niwoshoki. Ore si ena na ke, idim nai ataa idim ataa idurrudurrie. Idotu ake tenewei, ning'asa awoshoki ewueji nebo. Ore pidol ajo itoshekate nena, nintoki aigutie, areu ai wuei. Na kishoru ena enkare tesidano arashu tenkitisho nai nemeeku metiu enaa noshi ormutaroni amu, ore naa ormutaro na kelotu enkare te excess. Ninepu etaa ah ore inaare, netaa excess tewei negira kuna aitubulu abulunye. Ore ena na idim nai ataa intumia, aipimaki enkare nai naba enaa enidim ashu eniyieu nincho.

Ore ena kisuma ashu eninko tenisum oltung`ani tenkaraki pee itumia ena mashini elepeto oo nkishu. Naa iutaki naake enikoni, arashu eniterunyieki aapik aa enkisujata oo ilki le nkiteng o nikoni te nishopokini, ewueji naa nirony peyie etumoki aikurrukuro o ninko naa tenintayu teneidip ataa etalepuo kule eishunyete kule te nyewa enkiteng. Niaku idim naaji ake atuutaki, idim ai demonstrate taki teneeta enkiteng niutaki. Metaa iyie ong`as autaki nijoki ing`uraki inji maiteru aiko ninteru naa aiteru autaki kuanzia w mashini, enaikunakini ilki o nkironyata duo ene nepikieki on. Ore pee idip atalepo enkiteng niutaki eninko pee intayu.

Ore entoki nagira aasa tenewei naa adolta olee obo oata emashini, ore enamashini emashini olikae lee ogira aitashe tekando enye. Ore entoki naasita tenewei naa olmanyara egira ainyel, ah edung'ito irkeek aitumia emashini. Na enkinyalata ormanyara ina, tenedung'i irkeek kake irkeek oirrusha lijo ele na ninche oibooyo isiwuoshi, neeu si enchan.

Ore ah enabae na enetipat tenias oltung'ani, ashu duo tanakata tax inonok, ashu alo aifail entoki naji tax returns, pee eyiolou naa sirkali ajo italaaka tax enye. Ore nai oltung'ani lemeeta esiai, idim nataa ilimu ake ajo miata, peyie tenelo nai neetai amu keeta penalties toltung'anak arashu impisai nilak oltung'ani litu ai olong' eshuk returns ashu files, naa enetipat nai eniseki aifail eton eng'or enkata.

Ore entoki nalotu endamunoto ai tenadol ena naa nchere etaasa apa sirkali esiai sidai peyie etumoki aatushuku intokitin enye pookin arashu services enye pookin ewueji nebo aa aponu aapik ena toki nai eCtiizen

Enetipat oleng ena siai ele turrur le biotisho tenaeku, tenepik, tenepuo poki tung`ani apik ate atua peyie kitumoki aing`aramikia mpisai e sipitali tenelo nita nitamuoyia. Ashu teniata oltung`ani lino olonyori lino otamuoyia naa keeta esajata kumok oo mpisai nikilaaki e sipitali.

Ore entoki nalotu en`damunoto ai tenadol ena naa nchere, olama ele lenoshi moyian torrono najo biitia. Niaku tenidol ena nelotu en`damunoto eina moyian najo eton etii ilbulabul lenyenak o nkoitoi naaji naiboorieki.

Iyieu naaji tene wueji eng`eno e nkisuma oldakitari oshi le yiang`are oji surgeon. Laa ninye naaji oidim ateyiang`a iltung`anak teneeta ewueji nikiya. Ashu ninye oidim aitoyiu, aitoyiu intasati nkera. Neyieu naaji e ng`eno ilo tung`ani oshi ojo surgeon oya iltung`anak theatre alo naa ayieng.

Enetipat naaji ena baye te murua ai naponu ntasati aatumo tenebo neponu aaku keeta enkisuma naaji naa kepuo naaji aisum aisuma maate eeta nabo enye ashu are naata olaini lotung`ani oidim ataa keeta entoki nalo autaki. Aa naaji olchumati loo mpisai ashu nkulie baa ake eramatare naihusu ninche aa ntomonk niaku eisidai naaji teneata.

Keu nai ena niata eng'eno entoki naji weight lifting, arashu eh pitumoki ataa idumu ntokiting',nitumoki atuutai iltung'anak oyieu nai neas mazoezi, metaa kiidim atudumu intokiting' nairoshi. Neeku eng'eno e weight lifting nai eyieu nai niata tenewei.

Eeeh anyor pii ena baye tenakata e nkiremore eisulaki enkiremore oo ilmatunda. Amu keeta ilmatunda esiai amu keisuj osarge to sesen loltung`ani. Niaku kanyorr nanu esiai enkiremore, neisulaki enoo ilmatunda.

Enetipat ena, ena siai enkiremore isulaki enoo irnyanya naaji te murua ai amu ore naa ilairemok naa ketum faida amu eitayu nena masaa enye tolchamba. Nepuo aamirr netum ropiyiani naaji naidim ataa kelakinyieki nkere enye sukuul. Nitoki sii aaku keeku keeta entoki naji food security amu keeku naa meeeta oltung`anl lemeeta en`daa naji enaipirare ninye. Niaku mintoki aitayu mpisai e bene ino aitoki ashuko alo alo sokoni alo ainyiang`u aitoki, alo ainyiang`u irnyanya arashu ilmatunda.

Enetipat enkiremore naaji te murua naing`uaa nanu amu keaku meeta oltung`ani lemeeta en`daa. Nitoki sii aaku tenetaa ituuno nitum mazao sapuk nitum en`daa ninyia tiang o nilo amirr to sokoni pee itum anoto iropiyiani. Niaku ene tipat ena, ena te murua amu eya ninepu oltung`ani limidim ninye airemo te kake elak ilkulikae tung`anak oponu airemoki. Nitoki aaku ore naa tenakta lelo tung`anak nenotito esiai naidim ataas peyie elaakini netum en`daa sii ninche nanya tenkaraki esiai naa naasita arashu naataasaki tiang olopeny ilo shamba.

Enetipat empejoto tenakata e takataka amu ekibooyo ntokitin kumok oleng amu eng`as aaku ore tenakata ntokitin naijo ilpuyai naai oidim ataa keponu iswam aanya aa nkishu. Niaku tenepeji naaji nimitoki aanya, nitoki sii aibooyo ntokitin naijo imoyiaritin amu kekutik ilojong`ak teneponu aaponu aaman olchala tenakata neshuko aapuo aaman n`daikin oo iltung`anak ootaniki nitoki apuoo ayau emoyian niaku tenepeji naaji metaa metii naa keaku naa keisidai olmanyara. Amu mitoki naa aaku keeta lelo chafui pookin loo mpukunot pooki.

Enetipat ena baye aa kishoru enkanyit apa olmaasani aa ore poki tung`ani botorr teyie ning`asaki telukunya. Niaku enetipat amu olkuak lang naa kitodolu enkajit toltung`ani pooki botorr tee eyie. Niaku ene tipat ena to lkuak lo ilmaasani.

Ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol ena naa nchere, etaa apa Kumok ilalejak tenkop elaa keitoni nemeesaki ate isiatin netoni aaku ilalejak loidim ataa ketumie ninche iropiyiani tolong'ang'itie neeku Ina pee inepu irkulie eitaakuno enaa ilobonok naaji loidim ataa kakiidim aitaasa naa empisai egira aing'oru toonkoitoi pookin.

Ore entoki nadolita nagira aasa tene wueji naa nchere, eetae irkiek otunoki neeku kebukokitoi enk'are naa kesidai naaji Ina tolmanyara amu keitubulaa naa irkiek nemeitoki aisho enk'are ekwet oleng' anaa enterit, nedung' sii osiwuo irkiek teneeku ketii neyau sii enchan.

Ore entoki nalotu idamunot ainei naa nchere ore naaji entokit naijio social media tesiai esiasa naa iidim aingurakinyie kewon kura neeku ore social media naa engae oitoi naii neidm ataarakinyie kewon siasa Eton eitu ebaiki iltung'anak alo aduare kake idimi dimi naii ataa iyariyara siasa te social media

Adolita intomonok naa arikok, naatoni tenebo eeta embaa nai naajo peyie eimaki naa sidai ake eneimaki eboita amu meishaa elukunya nabo eng'eno naa enetumo naaji nejia naa ketumoki aaku keisaidiana netumoki aatejo emabe natang'ara tenebo pookin.

Ore entoki nagira aasa tene weuji nadaalta Enkerai kiti naata emoyian naji Ricket adoolta sii ajo eeta Enkoshoke sapuk enaa oloshi oota kwashiorkor neeku sipitali etii tene wueji neeku eretoto egairae aing'uraki pee etumokini naa aatabak.

Ore Kuna adolita ajo intoiwuo Kuna naatomoruouta neeku, ekenotito enginyurata sidai aa endaa sidai peenotito kulo arin oobanji, neeku kesidai naaji teniing'orr entoiwuo ang' aisho endaa sidai obiotisho sidai ometabaki tanakata kulo arin lemoruao enye.

Ore eneikuni teboori ena toki naji mokimo naa inga'as aiesu irpaek ooshal entoki naji peas nintushul Nena tokitin pokira niyierr aa ninche ake, nintoki ag aguet enguashen esaa naaku paitumoki aitushula aikumo tenakata eoto pooki niingum ambaka nepuku entoki naijio orgali aa ninye taata ena naji mokimo.

Ore naii eneikuni naii teneponari Kuna mashinini eishoi oo daiki naa nchere tenepoi naii ainosaki irparakuo ashu enepoi aisum esidano oo Nena mashinini naa nakata ake etum sininche aashomoita ainyiang'u naa aitumiya kulo kullie lemeeta .

Ore pee inoyorr atipika sprayas ampaka Kuna naanapi tengoriong' naa edou naii Bei enye neitoki aaku Mee entoki naii nairoshi oleng' naa iidim naii ataasishore enkata naado amu keeku naa eitu ialnauru egira aitumiya. Naa kaflexible amu kenapayu naa tewueji nebo ambaka ae.

Idim nai atushuma nena ropiyaiani atipika ewuei nijo ebenki, kapik taa saving account ,nai nidim ake ataa ore esaa yoyote ,na idim ake aitayu, ashu idim ake ataa itipika esimu ino, ah M-PESA, arashu m-shwari, pe tenelo ake niata entoki emergency ,na itumoki naake anoto aitau, nitumoki ataasishore.

Anyorr naaji ena baye amu akekincho shomo nyiaki eyeng'iyeng'ie osesen nintoki aisho osesen tenakata engijiape sidai arashu Intoki alo ayeng'iyeng'ie naaji te wueji nikidim enkijiape sidai atoosho nemeeta oltung'ani laaji liboitare arashu oltung'ani likisumbua neeku eng'iyeng' naii esidai oleng' osesen lino eeta naake imbaa nigira aing'orr aduya orma ormanyara.

Ekaata adamu enasiai, esiai enkisuma, tanakata ah esiai enkisuma tesukuul enoshiake naji academics day. Naipotuni ntoiwuo onkera meetu tenebo aponu aimaki mbaa enkisuma golikinot nagira aimaa, neponu si aing'uraa grades naata inkera.

Ore naii ena tanakata esiai naa ninye naii ilakie bills inonok naa kesidai menyanyukie ene simu amu ore naii teneeku italaa ilak ena negol naaji piitum oltung'ani oji kaireverse Nena pisai, metiu ena enaa enesimu amu keidim oltung'ani ainosa naaji endaa ashu eeta entoki naa ore Ina Kata pee iidip atalaa neitoki aaku kelo aireverse empisai aa tesimu kake ore oltung'ani oitimia ele rrekie le playbill number naa kesidai oleng' amu penyo naa neitoki atum Intokitin naakunino nejia naijio ene reverse Enoshi Kata idipa aishoi services inonok.

Ore naii Nanu entoki naitadamu Nanu ena tenadol naa kaitadamu biashara tenadol ajo eeta enkata naa kelelek Bei entoki aa teseuseu naii neisulaki entokitin' naaji cheas cheas, ninche oshi emiri oleng' tele rrekie neeku eeta enkata nailep neetae enkata nadou.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa, enkoitoi Kuna egarae aalimu enkoitoi naishaa Nilo naii oltung'ani aimaa ogira ayieu nebol akaont ashu ewuji neshumie naii impisai tebenki. Neeku enkoitoi Kuna naidim naii oltung'ani aimaa egira aing'oru Ina usaidisi aashu Ina boloto eina akaont enye tebenki.

Ore ena naa, siasa apa ena olari lonkalifuni are otikitam aare, naitankasaki te Bomas ajo ishinda apa o rais William Ruto. Neeku enkata ena apa nanotito Kenya o rais lenye lemiet.